Ore olaranyani oji te enkarana Prince Indah naa king'uaa olosho arashu emurua oljaluo neeku ibala ajo enkop naji Kisumu epukunyie, naa olaranayani otoning'e oleng' oyioloi orany isinkolioti le errepare kake te enkutuk enye oljaluo neeku ore ilo aranyani naa enkop e Kisumu arashu emurua emurrua e Kisumu ninye ing'uaa.

ataasa ena siai inkolong'i kumok oleng amu masoesi e gym naa kenetipat oleng amu akakintobirr osesen nitum ingufu arashu nindim ake naaji atapejo entoki ano ilashumpa calories eilata nanapita osesen neeku sidai oleng tenias gym amu ekeshukoki osesen lino biotisho sidai

ore ake naaji eniyieu niimie eh, eramatie telelero nabo mpaka enenkae naa ing'as naaji ake aaku iyata enkisuma sapuk naisumi inalelero naaduo nalotu neduaya elelero orkuak lend'angae lelero botorr netum ake naaji aitapashikinoto iramatiei naa kearriyianu elelero pookin nasujita enkae ajo ele olkerreti osuji naa keibung sininye atusuja.

ore ena naa graduation arashu osirua lenkopiyia uh, enetipat oleng ashu kitishipisho ena baye amu tenisuma oltung'ani nindip sukul nikinchopokini enkopiyia naa entoki etipat oleng naitishipisho amu itum naa aidim anoto esiai tenindip esiai enkisuma nikindimi aigero tesirkali neaku eh, embaye sapuk arashu esiai sapuk nias oltung'ani tenisuma mpaka nitum enkopiyia.

ore ena siai naa enaiposha eshomo iltung'anak apuo aisuja ashu apuo aiogelea arashu aisompira neketii ake naaji ewueji neng'asi atonie aitulia ae relax matejo naaji awok shai tenkalo enaiposha neku ibala ake ajo tenidol oleng naa iltung'anak ashu watalii ashu ilomon oing'ua inkulie kuapi neponu apuo ewueji nijo mombasa nepuo iltung'anak apuo aitulia aijivinjari neaku ina naitodolu tenewueji kajo ing'as ake naaji oltung'ani alo amanaa alo ,alo anya raha.

ore ena naa olturrur lorkijanani uh, olturrur lenye oyayie ate maendeleo dukuya nepuo aomonu mpisai te sirkali ashu epuo ae andikisha mishori iropiyiani esirkali naipirare maendeleo orkijanani nepuo ake aibung'a inkaik tenebo nepuo aas imiradini naya dukuya neeku sidai ake olturrur naaji torkijanani amu kenkibung'a nabo nabo ashu nibung'a aretokino isiaitin enye nedumuno maate enaa irkijanani.

ore ena naa empikata ontifini tonkopisini neenidol ajo etunokitio iltung'anak inkonyek tifi egira aing'orr e sababu arashu news ake naaji egira aiendeleya ainining neeku enare oleng tenepiki inkopisini tifi peyie ing'orr ake oltung'ani iltung'anak maendeleo ashu ilomon toonkorroki.

ore entoki nagira aasa naa olning'o loltung'anak opasha neku ninche ogira aelewana biashara naasita neya ake nidol tempisha ajo etishipate kibala ake ajo etoning'okinote ina biashara neeku metii oltung'ani obo litu elo tinewueji etishipe niaku ina ooshi piishoro iltung'anak inkaik naa aiken entumo arashu en deal naidipa atonyorrakinoto.

Ore ena naa bibi harusi ashu entomononi nayamitae neeku ore entoki naitiship oleng tiarusi naa enkolong sapuk oleng osirua egira iltung'anak ashipakino eyenata earusi eyamate aare onyorra enetipat oleng amu kepuo atum maisha nabo ashu enkishui nabo nepuo apuo atoni abik ening'o nepuo atum inkera tenebo neeku ina naitiship oleng tenidol kiama arashu osirua le kiama oloito dukuya.

ore ele naa olarikoni apa lenairobi county enaa orgafanai naa enetipat oleng erikore amu keyieu ake naaji kila kaunti arashu ninye kila enkop neeta olarikoni neeku iletipat oleng ilarikok amu kerikoo iltung'anak neutaa nisaidia ina kaunti enye arashu ina murua enye metudupai ashu ersaa alo dukuya neeku enetipat oleng engelunoto olarikok os esiai.

kaok nanu fanta passion amu ninye atoning'o ajo kenyorrinyorr naning ina meloni enye ajo ninye nanu ayieu neeku ina maliy naaji nanu ashilu tekuna amu kesipa taatoi ketii inkabilaitin kumok amu ketii fanta passion netii fanta orange neetae fanta black current neetae fanta tropical neeku kumok oleng fanta kake ore naaji nanu enagelu naa fanta ena najo passion ninye naaji nanu naitishipi temeloni enye.

ore ena naa enkaji sapuk e huduma centre naa ore huduma centre naa inkopisini esirkali naretie sirkali iltung'anak lenyenak eimu imasaa pookin naing'oruni naa kaindim ninye ataa ing'oru enkipande indim aing'oru enkardasi espitali naji ene SHA indim ake aing'oru enkardasi e KRA niaku enewueji eretie sirkali iltung'anak lenyenak kuna opisini e huduma centre

ore ena naa interview eesita oltung'ani neeku ina piidolta egira ainining'isho oleng netotona aitobiraki oltonei ainining nkikilikuanat arashu maswali nagirae aikilikuan naa enetipat oleng interview amu tenikimpotokini interview naa akaiyata esiai ning'orua nedoli ajo ira oltung'ani oidimai naaji pishori ina siai neeku ore eto itu kinchori esiai niking'asi aikilikuanishore peyie earriyianu kuldo likinchorita esiai ajo ira oltung'ani oidimu naa oltung'ani onare pishori ina napasi.

Ore entoki nagira aasa naa maandamano etii iltung'anaka le azimio la umoja arashu enkae party napaashari erikore narikito olarikoni oji Raila neeku ekegira atii maandamano ina piidol empuruo natudumunye sapuk naibala ajo isikarini ogira anang'u arashu enajo ilashumpa teargas peyie etumi ake aitapala lelo tung'anak ina maandamano natii peyie minyial imali ekulie tung'anak.

ore tenadol kuna eh, mowuarak oltemboi arashu ilala lorkanchaoni naa nchere kaunti e mombasa oshi naata kuna tokitin aitodolu ajo tenibaiki kuna tokitin ashu enidol tempisha naa kaunti e mombasa oshi etumieki intokitin naijo nena neeku entoki nalotu indamunot nakwampa ore enewueji nitodoluaki tena pisha naa kaunti e mombasa naa keng'as aaku kisapuk sininye oleng airirikinore o kisumu tenebo o nairobi.

ore ena naa enkopisi oltung'ani makewon arashu enkopisi nikinchoo sirkali piasishore kake ore tesapuk ashu telalai nibala ajo enkopis esukul amu ketii enoshi mashini naitaunyieki inkardasini ashu naiprintieki neeku ninye naitodolu ajo ene enkopis esukul naji ena nelio sii imbukui esukul kuna nasujaa irmalimuni egira aisumie inkera.

ore ena baye naa enosokoni le kikomba emiritae inkilani naa enetipat oleng amu ing'as aaku ketum iltung'anak inkilani aishop nitum siiyie irkastomani enaa oltung'ani omirita nena kilani amu itum atimira inkilani nitum faida niendelea aitalala osokoni lino loonkilani peyie itum faida nintum tii iropiyiani nilakie kulie masaa ashu kulie wuejitin nayieu iropiyiani nijo school fees arashu ninye iropiyiani e matumizi neku tenias biashara pimirr inkilani naitum iropiyiani niasie kulie tana.

Ore entoki nadolita tene wueji naa campaign e usafi arashu peyie eerari uchafu ashu moyiaritin. Neeku campaign ena nayawua nkuapi e boo kwa USAID. Egira aisaidia iltung`anak peyie epaashare moyiaritin. Naa ore tenena naa pee eisuji nkaik. Ore pee isuji nkaik naa kepuo germs ore germs naa ninye nayau moyiariti naijo noo cholera noo typhoid moyiaritin pookin akeyie naayau olchafu ashu oliteirio. Niaku kegira iltun`ganak ashu ilashumpa uataki iltung`anak enkariyiano ashu eng`eno naisujie nkaik isaai pookin peyie etum ataapaashare nena moyiaritin.

ore ena naa esiai eishoi ontare arashu eramatare ontare orkuo lenye aedolta naa ajo ikenoyioki irkuon tolale peyie etum intare atang'as ashom ninche atadata naa ore temurua ang naa ekikenori ake irkuon pee eng'as ninche aabulu amu mepuo naa irkuon enelakua amu kikutitik ore intare nikenori arashu nepuo ninche adaa nikenori irkuon ore temurua ang naa kegira intare aisho naa keeta faida oleng ena ramatare amu kindimie noto intare kumok arashu ake naaji kule naitumiae tesiai eyiarare eshai.

Ore ena naa, ufugaji arashu eramatare omotonyik, arashu nkukui, kake eshula obatai tenewei ah bata kawaida bata mzinga onkukui. Na enetipat ena bae oleng' amu, keng'as ninye nkukui aaku kitau mayai, tenebo obatai, niyier lelo mayai tiang' aitaa endaa. Kidimayu ake nai enimir lelo mayai, tosokonini ashu tolduka, nitumie ropiyaiani. Ore ake etii nena, idim ake atimira imotonyik etubulutua, naa kepuo ropiyaiani kumok oleng'.

Ore ena naa enking'orunoto enkardasi orpolisi naji good conduct. Neeku ninye kigirai autaki aisho barakinot piyiolou aing'oru inardasi. Enkarriyiano sapuk oleng, eimu enkiteng'ena arashu enkisuma nikinchoo oltung'ani arriyia. Neeku ake nai yiolo aima, aitumia website ashu esimu sapuk, nitum atijing'a portal orpolisi, arashu ene DCI, ni apply inardasi, nepuku tiatua inkolong'i nemekumok.

Ore ena na ebarnoto odupas, arashu merino sheep. Ore ena merino sheep na enoshi kerra naata irpapit kumok, amu kejo ilashumpa wool. Ore ake nai lelo papit na kitumiai aitobir esiai pookin eramatata onkilani, nitobiri namuka, nitobiri eswatai, itumiai enasiai ah arashu lelo papit lonkerra, lelo papit ooju lenana kerra naji merino ,amu ninche naata ilo papita sapuk oripieki nkilani.